Ore ena daa ore eninko teninya naa tenkidiko ake iwoku amu ormushele ele oo nkirik, neeku iwoku ake tenkidiko nipik enkutuk aa ninyaal.

Ore ena daa aa ketii ikirik atua, nadalta ovacado, nadalta nkulie puka, nadalta nadaaltaa ormaembe itubuitaki. Ore ena daa naa eninko eniyer ee re inkirik aake inchemusha ake ee ninkarank arashe nidung'dung'. Ore ore ovacado nae idung'ake nidung' ake nintayu inkinyat nidung'dung' siinye. Ore neija etiu siinye ena naaji naaji ormaembei, idung'dung' ake siinye nintau nintau inkinyat nidung'dung'. Ore kunda kulie puka aa ake eji greens, naa ore nena aake inchemsha ake ninkaraank.

Ore entoki nadamu tene naa delivery aa ore delivery endaa taata arashu entoki niyeu niriwaa niriwa niru nikiriwakini te nkoitoi oloing'ang'e nilak nekiyakini. Ebaiki naa endaa arashu nkulie malin niyiu nekiakini, neyau eng'ari arashu neyau orpikipik.

Ore ntokitin nadolta tene aa kadolta mpoosho, nadoltaa ormushele nadolta endeng'u, nadolta irpaek, nadolta entoki naji njahe.

Ore ele naa oldoka, nadolta irmariko, nadolta entoki naji apples, nadolta irmashungwa, nadolta nadolta imukateni, nadolta ee youghurt, nadolita aa irmayai, nadolita iilat keji blueband.

Ore ele naa olduka loji ole cereals ore ele doka naa oltung'ani omirita indaikin tofauti. Ore kuna daikin neeta kipimo enye arashu kipimi, nemiraki nekimirakini kuling'ana we siana niyeu arashu orkiloi liyeu. Ore kuna naa ndaikin tofauti naake etii irmusheleni, natii impoosho, natii indeng'ui. Neeku olduka ele sapuk le cereal.

Ore entoki nadamu tenadol ena siai naa ore ele naa olduka loji ole agrovet. Ore ele doku naa oloomorieki indaikin oo oo nkukui, nemiri ndaikin nkishu, nemiri inoombartan, indaikin oo ng'uesin tofauti tofauti. Naa ore kuna daikin naa isaidia afya oo ntokitin ningira ai fuga.

Ore ena na keji fertilizer naati olduka oishoorieki ina toki naji fertilizer naa ene tipat amu ninye ishori iltung'ana loiremisho. Ore kuna tokitin naa kisaidia ilchambai oleng' peyie esioki peepuo ninche aunishorevpee esioki daikin abulu. Ore kuna daikin naa daikin kumok naanyor nanyoor naa, naanyor imuruan tofauti tofauti.

Ore eniyiu nibol account te CBK, aa ore cbk nee embenki sapuk naa teniyeu nibol account naa iyau iyau passport ino arashu pisha, niyau enkipande ino, nilo naa taata alo abol netii naa iropiani naabolieki account.

Ore ele naa olchamba oiremoki nee eniyeu niyiolou ena siai naa teniyata olchamba nae ing'as ing'as adung' inkujit pii, nidung' nidung' taa inkujit pii piitumoki airemisho. Ore ena naa lazima piiyata enchembe arashu piiyata oltarakita, nilo naa taata ing'asa atur, ore naa taata piitur etii iltung'anak oigil aatur too nchembei nipik taa taata entoki naa niyeu niun.

Ore sababuni peyie ewokunye inkabilaritin irjirketi enkare naa iltung'anak lemetaaniki enkare aa iltung'anak oolakuanii enkare. Ore eniare tooltung'anak lemeeta ee enkare tiatua inkajijik. Ore ene uni pee iltung'anak ee laa keang keeta inkatitin naapotu enkare, neeta enkata nalo. Neeku ore pee elakuaniki enkare ashu ene meetai tenemeti enkare aa keeta enkata nalotu newoku naa pee iragie ina are amu metaana naa ina are ashu melelek igil ashukunye enelotu.

Ore entoki nayiolo naipirta enatoki naji cryptocurrency, ore cryptocurrency naa transaction ashu emirata niindim atimira iropiani enkop ino, amir ayau nengaikop nias ina biashara nainyang'uni iropiani enkai kop ashu nimir inengaikop.

Ore eng'eno niiyeu piiyaas ena baye naa lazima peeku isomea ena siai ooldakitarini. Ore ena siai ooldakitarini lazima piiyaku oltung'ani oyiolo oisumare ena siai oorkeek, oltung'ani oyiolo atuudisho.

Ore ena murua tenkop ang' naa empaip enkare ee ikobokini oltanki arashu ee emashini nawosh torkeju, newosh ailepunye ayau atua ochamba. Ore ele shamba naa oloouno indaikin kumok, neetai ena toki naitamanaa enkare.

ore enkishui naa entoki etipat ore enkishui nee entoki e maana amu ore ee enkishui nemeetae spare meetae enkishui eare, tenee ninye enkishui nelotie nejia.

Ore embendera e Kenya netii irang'in imuain ong'uan, aa ore orang'i le dukuya netii olorok, netii olodo, a netii olorok nerishita oloibor aa orkiti aini, netii olodo nerishita oloibor, nebayie taa olonyori.

Ore enitumie impala naibalunye elaata e KRA, naa ina website ake ilo e KRA, nilo ewoi neji cyber, arashu idim ataasa tenkopis ino, nikintaduaki balance arashu entoki nidipa atalaa. Basi, nintau taa taata entoki naji photocopy enye.

Amu ore iropiyiani onkadasini, naa kea nelauni chenji, kake ore isururuni, aketumi chenji. Naa teninyang'u entoki, na kegol pitum chenji. Miigil aitanyamalisho.

Ee kadamu enkolong nataasa ena. Ore orkekun lataasa ena, naa enkata apa e corona. Na ore sababu pataasa ina, na ore osindano ishooyieki, keji pibooyo ina moyian naji ene corona.

Ore enasiai na enetipat oleng amu ore ena na enkipimata ebiotisho oltungani, ore enaa na enkipima pressure nakebaa pressure tosesen enkirowuaj osesen na ninye naitodolu tanaiata moyiaritin tiatua osesen.

Ore entoki nagira aasa tene na oltungani etuduoki osarge ashu oltungani ogirai aitau osarge pepuoi aipim emoyian esukuri ashu ipimi nkulie moyiaritin.

Ore entoki naitiship tenasiai, naa irpaek tenilepu, netum afya sidai, niminyala. Nikesu tesidano. Ore ena, naa biashara nao. Biashara nasipa, amu imir, nitum iropiyiani nitum faida sapuk, nitum si endaa ninya yie.